Endaa. Ore kulo ng'anayio na kidim iltung'anak ainosa enaa endaa. Enetipat si amu, keidim olaturoni atimira, netum iropiyiani naidim ainyang'unye intokiting' nayieu arashu, neasie esiai pookin naba enaa enayieu.

Enkoitoi natumie iltunganak esiai, ore pee igeri iltung'ana peesisho te mukunda naa esiai ina nelaki ninje netum iropiani naidim ataasie ntokitin naayeu. Enkoitoi sii sidai ena natumie iltung'anak endaa amu ore pee eun iltung'anak imukundani enye nekesisho naa ketum endaa. Enkotoi sii sidai natumie irparakuo iropiani, ore peeunisho iltung'anak nekesisho, nemir indaiki o mukundani enye naa ketum iropiani.

Keidim iltung'anak atayiolo ibaa naapoito dukuya tolosho osii teseuseu nalulung'a eimu irredioi. Kelimu irredioi ing'orrokie olomon neitayiolo iltung'anak imbaa pooki napoito dukuya. Keeta sii iltung'anak isimui aa isimui e smartphone tenkutuk oo lashumba naidim atijing'a internet nedol imbaa napoito dukuya. Keeta sii iltung'anak intelefisheni neidim aatoning' nedol imbaa napoito dukuya tenkop nalulung'a.